Ici nĩ tuta iria ihũthĩkaga kũhandĩra mũno mĩthemba ngũrani ya nyeni, na kũndũ iharagĩrio na njĩra ĩno; wa mbere ũkamba kũrĩma mũgũnda waku, wa rĩma mũgũnda waku, ũkeheria ria, ũkeheria nyeki na tĩri ũcio ũgatũĩka ũrĩ tĩri mũtheru, watuĩka tĩri mũtheru mũndũ niacokaga agathima mũigana kana wũ wariĩ wa tuta ĩrĩa ũgũbatara, wathima wariĩ ũcio, cihakanagio na tũnyamũ tũhana ta tũmĩtaro. ‎Warĩkia kũhakania mũigana wa wariĩ wa tuta ciaku, ũgacoka ũkambatia tĩri ũcio na igũrũ, kũwambatia na igũrũ, gũteithagia na gũtigĩrĩra atĩ maĩ kũngĩgĩa na mũiyũro wa maĩ, maĩ macio matigũka gũthũkia irio ciaku, warĩkia kũwambatia na igũrũ, ũkaga ũgathondeka tũmĩhari thĩinĩ waa tĩri ũcio wambatia na igũrũ ta tuta, ũgacoka warĩkia ũguo ũgaitĩrĩria mbegũ iria ciaku ũkũgũrĩte cia nyeni iria ũrenda kũhanda, warĩkia ũguo ũcokaga rĩu ũgacitĩrĩria maĩ naa thutha wa mũi-igana wa ihinda rĩiganona nĩicokaga igakũra